ee keitanyamal naa tena oitoi aa kelo netanyamal te nkoitoi sidai enaa tentorrono naa inji ikununye ore paa irkiliku lesidai naa kepuo ailepunyie biashara ai naa tenaa koltorrono naa kelo aitadoyio biashara ai naa kalo naa atum asara sapuk.

kara nanu olaisumani naa tenaidip isiaitin ainei tenkolong naing'oru embuku naisum kanyorr aisuma imbukui naigero olaigeroni loolashumpa oji Steven harvey amu kanyorr aisuma ntokitin oolarikok nanyor sii aisuma inkoitoi eninko teniaku olarikoni sidai.

Ore embaye edukuya naa keomonoki olosho neya ninche olosho dukuya inkonyek enkai nepuo sii nishooyo ilasarri tenkaraki emurua egira aomonoki ore ene are naa kepuo sii autaa olorere nikok neliki inkoitoi naifaa pee eimaa ninche toonkolong'i natii enyamali.

ore embaye edukuya naas naa nchere kayakikisha ajo eitu anyikaki imbaa torrok naigil aponu ayau orkinosunye amu tenatum orkinosunye naa king`uiki ina indamunot ainei esiai sapuk nalo adamisho nelelek aitamuoi kewon, maing`orr sii ntokitin torrok naigil ayau enkidamunye atua elukunya ai, wore eniare alo adol orkitarri te kila musho olapa pee aakikisha ajo katii esidai.

Ore tenanu naa enduata ina sidai oleng' naa enikiret doi ninye. Amu teniata naa ore pookikata nining'ito ajo iyata enyamali naa indim ake atooshoki esimu, ninosaki enyamali ino pookin naa tenegol ninye naa impanganga ake engolong' nitumomo olkitarri lino, nikilo autaa tombaa nining'ito ajo mira sidai.

Ore enedukuya naa ororei lenkai. Kanyor nanu aisuma ororei lenkai tebuku sinyati pooki kata naata enyamali, na kaitagol oshi ina oltau oleng'. Kaitagol si oltau isiaitin naasita isikarini, kadol oshi enaa eimaa isikarini esiai nagol oleng'. Neeku tenalo naimaa enyamali, nadamu isiaitin naasita ninche naa kaitagol nanu tau oleng'.

Ee kaata. Ah njere ore enakipeta na enolduka loji ole Killmall, naa ore oshi ninche na kinyang'uni intokiting' enye, tonkoitoii oloing'ang'e. Ah njere, iyata app e Killmall te simu, neeku ore pooki toki niyieu naa iiger ake, nireu iropiyiani tesimu, nikirewaki ninche mpaka ewueji nitii. Pailo ayau teinewueji.

Kanyor ena bae tenkaraki ore ena toki naa enkitukuo enkomom aa keji taa face masking naa ekisaidia aitayu ntokitin torrok natijinga enkomom ino ena taa nkingurat enaa nkulie pepedok kutitik natii enkomom ino naa kelo aisij enkomom ino nesipayu nikilo asidayu enkomom.

ore tenapisha naa kadolita ntomonok naatoni naatii osokoni aikumok iltung'anak otii siininche ele sokoni aa kadolita logira ainyiang'u netii kuna naatoni naamirrta adolita sii ajo emirrtay enaa ilmasurin ormatunda kumok oleng tenewueji.

ore tenapisha naa kadolita ajo olduka sapuk ele le naipas netii irpayiani aare loetuo aas shopping ainyiang'u indaiki ibung'ita ninche imbenia are sapukin naigero inkarn e naipas neitadokino intokitin atua neeku kaidim atejo eetuo ninche ainyiang'u indaiki teleduka le naipas.

Enetipat enabae oleng'oleng' tenkop ang'. Na tenkaraki, ore tena pisha na kadolita orbusta. Na ore oshi tenkop ang' na kiata orbusta le Safaricom, nikiata orbusta le Airtel. Na ore apa eton metii nena pokira, na keetae apa enyamali oleng' enetwak tenkop ang',ah ilo apa inkilomitani kumok pe itumoki atoosho esimu ino. Kake ore tekunoolong'i enaa neyauni lelo bustani, neeta iwosh ake esimu itii enkaji ino, awosh netwak pokirare, ah Safaricom o Airtel. Neeku kajo nanu enetipat oleng' ena tenkop ang'.

Ore tenabae naa kadolita mbaa uni, kadolita esimu naa ore tiatua ena simu naa kadolita olkilikuai laijo iropiyiani eterewaki. Nadolita sii olaini le network e Safaricom nadolita sii enkaji eilo aini aa keji PUK card. Naa ore entoki nayiolo tene, ore tenilo olduka le Safaricom nilo ainyang'u olaini, naa eking'as ninche airigistaki pee itum ataasishore, nibol PIN ino e MPESa pee itum atipika pooki kata nireu ashu niyieu nintayu iropiyiani.

Ee kanyor nanu kuna mali naa njere, ekanyor nanu olaini le Airtel. Naa ore paanyor, ore Airtel na keeta inkoitoi nalelek oleng' tewoshoto esimu. Ah njere, teniata ninye inchilinkini tomon, na iidim atoosho ildaikani mia moja, awoshoki likae tung'ani oata ilo aini, neeku malo aitumia iropiyiani kumok.

Ore tenewueji, na kadolita iltung'anak lompukunot aare. Ah ketii iltung'anak otonita ogira atonie ilorikan lompirai ning'orita ilkulikae lotoni tenashoto. Na kaidim atejo, entumo eetae tenewueji, metaa ore kuldo lotonita tolorikan oibor lompirai, naa isapukin, enaa iloyanyiti lenatumo, negira irkulikae kulo atoni ainining' ninche. Neeku kaidim atejo entumo naloito dukuya tenewueji.

Keeta ena maana oleng'. Ah ore taa ena, naa enkoitoi nilakie intokiting' ninyang'ua tolduka. Na kaidim atejo keeta maana amu, ore ara olainyang'ani, na tenainyang'u entoki tolduka nareu aimie enoitoi naitoduaki tene, nemeeta iropiyiani nadung'i ata tenareu inkeek mia enaa mia moja o aamisini, nemaadung'i ai toki. Kake tenaitumia olaini arewaki nambai, nakaadung'i. Neeku ore ara olainyang'ani, naa enetipat ena oitoi oleng' tenanu.

ore tena pisha naa kadolita nkayiok uni naata uniform e sukuul naa ore entoki nadamu naa inkolong'i apa nalo siinanu sukuul kaitadamu oleng entedekenya apa nikidumunye olalashara onkanashara ainei nikipuo sukuul nikishukunye ade teipa neeku kaashuk ena naitadamu enkolong apa nara sinanu kiti aloito sukuul.

ore tena pisha naa kadolita oloyenyiti Kipchumba onesmus murkomen aa orministai taa ilo leseriani tele osho le kenya naijo ketiu enaa entumo etii amu eeta ninye laptop enye temisa naa enetipat oleng amu orministai naa leseriani neeku imbaa epikita barata tenkaraki ele osho enaa eseriani ele osho le kenya.

Ore apa eton eitu eponu ilashumpa olosho le Kenya, na kila orkerenket enaa kila olosho apa ah iloshon taa loiro enkutuk nabo, loota olarikoni lenye. Na ore ninye apa olosho lormasai, naa ekiata apa yiok olarikoni yioloti enaa Ole Murumbi. Naa ninye apa olarikoni lang'. Neeku kila olosho apa neeta olarikoni lenye.

ore pee anyorr ena baye naa tenkaraki ore taa enewueji naa olale kitok loong'uesi le Nairobi naa tenilo enewueji naa itumoki atodua ing'uesi neitu aikata idol wore nanu naa kaing'ua enkop nemetii ing'uesin amu mikiata intimi neeku ore ing'uesin natodua toombukui ashu naisuma naa poki kata ake atumoki atodua naa tenalotu ewueji naijo ene enaa ele ale kitok loo ng'usei le nairobi.

ore embaye sapuk nadolita tena gaseti e daily nation naa nchere kadolita olomoni apa otejoki apa etooruoki enjaji kitok olosho le kenya aa Martha koome isikarini oshi oota ninye etaase naa ena tenkiterunoto ele ari loo nkalifuni are o tikitam omiet eewuo oshi osiwuo lesiasa nepuoi taapa aoru ninye lelo sikarini lenyenak kake eitu aikata ibalunyieki embae ajo kanyio naa pee itayioki lelo sikarini lenjaji kitok Martha koome.

ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa tolale loong'uesi le maasai mara ore apa atii sukuul e sekondari naa atii apa sukuul naa ilashumba oiborr apa oogira aalaki iyiok neeku etii enkolong naetuo nerik yiok maape adol ing'uesi tolale loong'uesi le maasai mara kake ore teipa nikiponu enkampi neponunui ayaki yiok endaa e kewarie kingira aatoni tewueji naijo ena.

Ore taa ena pisha naa kaagira aitodol kotini kitok tolosho le kenya naa ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa kadamu erishata apa natooshoki enkukuo tolari loo nkalifuni are o tomon o naapishana eetay oloyanyiti Uhuru kenyatta o loyanyiti Raila odinga egira apa ninche aing'oru orais lele osho le kenya ore pee ewoshi enkukuo nepuku taa inkurai kake nitu enyorra oloyanyiti Raila odingaa ajo oloyanyiti Uhuru kenyatta oishinda nelo taapa ninye aya orkesi lenye ena kotini nelo oljaji kitok tinakata oji maraga ajo imesidai apa eoshoto ina kura nejo peigili nena kurai.

Ore enabae, naa emurata olayiok. Naa enetipat amu, erishata nalo olayioni aimaa pee eeku orpayiani. Naa ore tenarishata, naa kiteng'eni ninye esiai naas orpayian. Ah njere, piteru anyamalaki enkang' enye, niteru sininye aing'oru entoki naipot ajo enenye.

Kaidim atejo enetipat, amu enkata nilo siyie aisho osesen lino metoning'o esidai, ebaiki nitotona tesiai tolarin enaa tolapaitin kumok, neeku ore ninye tenkata orusa, naa kesidai ake tenipuopuo irara ormarei, enaa ipuopuo irara ilchoreta, enaa ipuopuo ninye oltung'anak liboitare tesiai, nipuopuo ake aishoo iseseni linyi metoning'o esidai.

ore taa yiok enikingunaa tenikiun irkeek naa nchere keng'asi aaturr ingumot toonkolong'i are eton ninye eitu iny'iang'u lelo keek naa iyas sii ena tenkata nashaita enchan ore tenindip niyau irkeek linonok atadoiki enaduo gumoto nipik nkulupuok ore tenindip nipik enkare naa keeku ore te poki kata aa tedekenya o enteipa nibukoki enkare pee etum atubulu oladuo shani.

Ekaduare nanu orkitarri enkolong' naning'ito ajo mara sidai, tenelo naning' ajo ketii ewueji namen enaa naning'ito emion, na inarishata taa alo aduare orkitarri. Kake ore naa amu kara enkerai entito, naa kaifaa ake palo aduare orkitarri pooki kata, ah kaidim ninye ashomo katitin are tolapa, pe alo ayiolou biotisho ai.